Aa , ore ena, ore ena , ore ena ramatare naa enoonkitejon na ekaitaamu , ekatadamu biashara amu teniramat naa itumoki atimira, nenyae anaa inkiri naa teniya tiang .

Ee kadamu enkolong' nataasa, na ore peyie ataasa, naa ketabaua olameyu natuuno irpaek tolchamba, neeku naa kagira aitumia enkare ormfereji, naing'ua oltanki, peyie atumoki atipika naa olchamba enkare.

Tenesha naa kibelekenya ena siai , tenelotu sii enkolong sapuk naa kibelekenya ena siai amu keaku mindim atumoki ataasa teleleki anaa duo eton itu ibelekenya. Niaku naa kibelekenya ena siai kulingana wenkata eneyia.

Kaisuj emoti, ore paiip aisuja emoti peaku safi ,nangamu napik enkima, napik enkare , naisho inaare mitootua . Ore naa pitoktok natumoki atipika enkurma agira naake aigoligol ampaka esaa nalotu enkurma aaku itosha olosho , netumoki naa taata ateyierayu enkiti kata ompaka neoku.

Ore ena siai enkiremore naa ore enedukuya itu eeku endaa naa king'as aas mazoezi miigil aata enkata duo naai nijo maata mazoezi enaa enkata nilo akwet nilo akwet torkeju nilo akwet tewueji naba enaa enilo akwetie aas mazoezi kake teniaas ake ena siai kitosha ore sii temponikinoto naa ore naa teneeku naa itaasa ena kiremore ore ake pee ikesisho naa itum endaa naa e ang'.

Wore enedukuya enkiremore teneeku iremo ena daa, naa keeku endaa tiang teneoku. Wore teni teneidip naake ao naa iindim aawa osokoni, nilo amirr, nitumoki ataasunyie iropiyani ashu aitoki ake nitumoki ainyiangakinyie olmarei lino ai toki.